Ee nijo taa naji aingor naa ntokitin natii ena naa kadol olchani sidai oleng oita maua. neeku. ore duo oshi kidole Kuna tokitin ashu tiatua kilimo ashu ilaturok. ore duo laturok duo tosero. neyiolo ena nkipirta oleng. kainyioo taa pee yioloti. ore pee yioolo naa inepu ajo, ore Kuna maua nitobir irkeek loo nkibandanu. ore Kuna keek tenilepunye, nitobir ake sii ninche irkeek lobak akeyie moyiaritin looba anaa illooyiilo lelo dakitarini le kienyeji. ore sii enkae ore naai. ore kulo keek pee euni iloota maua nee edaa sii oolotorok .edaa oolotorok amu ninche naa dii itumia ilotorok aitobir naa inaishi. neeku kitodolu ajo ore ena nkipirta naa keeta maana oleng. Tialo iltunganak oosita. ore sii, Kuna maua ni rembesha e kang yani kitiship inkonyek ooltunganak.

Ore empeku ornyanya nepaasha nkoitoi naitoi amu kelo ana enkoitoi naitobirunyeki inapeku ore enedukuya na ketiinoshi pekui na kepuoi ake nitauni lolo nyanya lolo matunda aitaubloshi matunda sidan pii nepiki atua irkuniani ore pengoyi lolo nyanya nidongi taata tiatua enkare ometupukanaa nesili taa ometunguaribnonapekui ore pinguari nona pekui nitaari enkolong tonkolongi nabaya imiet ore to kolongi imiet nepuipui taata inapeku pa tenetii ilchafui nioang nigilibaitoosh enkolong enkae wiki nabo ore pitoshi ewiki nabo tenkolong neaku na tayari pepiki nursery bed inewueji nai napiki empeku petumokibatubulu, nidimi si aitoyu tositima ore nkampunini sapukin naitobir mpekui tenkumoi nepik ninche ositima nitoi tositima.

Ore tenasiai, ore tenasiai na ore entoki naitishipisho oleng na keji irmatunda arashu endaa natumi. Amu ore tene naa kadolta ajo oltau le lormarikoi, lolchani lormarikoi, enkitende ormarikoi. Neeku ore tanakata tenijo aing'or ele shata aitobiraki, ele ng'osila na kemariko ketiu enaa kitauoki irmariko. Ketekesaki irmariko. Itayioki irmariko amu kidipa ataa tayari. Ore nele na oltau lormarikoi ele lijo edo. Ijo emorijoi. Neku ore entoki naitiship naitishipisho tenasiai nake faida. Amu ore enasiai nake keeta faida. Ore enedukuya, endaa nye. Kitau kisho iltung'anak endaa. Ore eniare, nemiri tosokoni amiraki iltung'anak. Ore pimir tosokoni, nitum impisai. Ore naa kuna pisai niasie nkulie maendeleo inonok ake. Ashu inye kulie mahitaji inonok ake. Neeku, ina naitishipisho tenasiai. Amu ore enedukuya nake, ore ake duo yie metaa keeta enkare ekutosha, basi nesidanu imbaa pookin.

Olaininingoni lai ore pee eisul irkiek lainei loo ilmatunda naa ore enedukuya kapik empolea .Kapik empolea naa inorganic , kejo naa yiok ilopisani leagriculture inorganic. Niaku olainingoni lai ore empolea nelelek amu kira laramatak loonkishu , niaku ore nena modiok onkishu ,ore petoyu nikipuo apik etonata ormatunda lainei. Ore enkae naa kaitok irmatunda lainei aisho enkare ekutosha , ore irmatunda lainei naosh olchani , naosh olchani , netii sii irmatunda lataasaka entoki najo ilashumaba grafting yani idumu ake elukunya ormashunkwai nilo aitutumoki entonata entimui . Nebulu ilo matundai aipilu oleng amu keeta naa kenapita indimu tiabori naa kidim anoto enkare nemenya wadudu ore teshumata neeta ormashunkwai metaa keisho oleng nitau irmatunda omelok aisul niaku keponaa entoki najo lelo opisani leagriculture productivity basi niaku ina taa emae naiku irkiek lormatunda lainei ,misula.

Ore olaininingoni lai ore embae naitiship tenasia amu enbae enturore ena na enturore ormatunda ashu impuka na kajo irnyanya ore enturoto ornyanya ore entoki naitishipisho oleng na tenidol etoishe irmatunda ashu idol ajo iterua aoku idol ajo etii irmatunda ogira aoku tene na embae naitishipisho olaturoni kanyio peitipiship olaturoni enda teneaoku? Kitiship olaremoni endaa amu keaku naa keta tayari penya ashu pepik osokoni neaku ore irnyanya na e loutijingu mpisai neaku tiningor tanakata keosh irkiek aare petumoki nisho metoosho enkolong minoto enkolong ekutosha kukaukiwa kidogo ake petumoki aikuna aja ,atijing osokoni neaku olaininingoni lai ore embae naitishipisho na ketoishe ele nyanyai aitobiraki ketoiwuo irmatunda kumok oleng neaku kitadolu ajo ore olaturoni netaasa esiaia sidai kitadolu ajo kegira aouku neaku kitishipisho enatoki Oleng.

ore maana ena kipirta too inkiyasin ekila engolong' naa kitodolu ajo ore ene naa biashara egira biashara aasa teneweji, egira aitodolu inkilani naa mirta itodolu ajo esirikuali wechati neeku keeta maana oleng' ore biashara ashu esiai yeyote naa tenkipirta tekila enkolong amu ore naa entoki niyasu teina olong' naaa ninye nikindobiraki imbisai, neeku ore ena siai naa enetipat oleng' too inkolong'i pooki amu temeyie ninye namirita, naa kibidi ake pee inyang'u naa kenarikino nichop inkilani aa ore pooki ng'ae naa kishop inkilani ashu ilkarash, neeku keeta maana oleng amu ore pee emiri kuna kilani nilaki inkera sukul ore sii ninye iyie oltung'ani keeku idim atijing'a nilioyu atua iltung'anak ilo ninye inkopisini iyata ee.

Ore enasiai nemesapuk oleng tenkopang meesapuk oleng amu enateknolojia naatae tene ashu nagirae aitumia ore enateknolojia neton itu ebau inkwapi ang amu ore peitu ebau na ke atua orpukel , orpukel etii inkwapi ang niaku etii imbaa kumok neitu embau enkopang . Ore enateknolojia neton eitu ebau yani kelelek meeta iltunganak kumok oitumia kake teniotiki aingor impesai , ore impesai nkat adoru naa keeta iltunganak nkuti simui enye naosh ake niaku inepu aaa ore isimui enkaina kelo oltungani neosh nelak impisai , mtii ina metii enkopang amunore tenijo aingor enateknlojia naa ntaoni etii ashu atua irkijijini etii.

Ore nyamalitin naatae tenkitobirata enkare toonkwapi kiti netumieki enkare naa ke ore enedukuya naa keya nelayuni kulo toi sapukin oshumieki nkariak amu ore naa eweuji naa kiti ewueji netumieki enkare kenarikino neetae iltoi sapukin oshumieki enkare , iltankii sapukin laa ore peepiki enkare nibikie inaare ewiki ashu olapa niaku ore ina naa enyamali nabo. Ore eniare naa elakwani enkare , ee ore elakwani enkare naa enyamali sapuk oleng amu ore toltunganak lemeeta enkare ashu iltukutuki arashu isirkon naa kitodolu naa ajo tenkoriong enye epuo anapu enkare , ore naa enkare nanapuni tenkoriong nearisho oleng , kearisho enkare nayauni tenelakwa ayau tenkoriong niaku nena inyamalitin naatae towuejitin toonkwapi naa kiti ewueji netumieki enkare . Niaku olaininingoni lai ore entoki nanarikino nai naa ke pingoruni iltankii ore enkata nasha enchan niwokuni inaare apik iltankii enkare enchan amu keaku naa enkoitoi ina naokunyieki enkare ashu nashumieki enkare tenkata nemeetae.

Olaininingoni lai, ore enewuji naa kadolita ajo oltungani le smooki ormayai. Ore kulotunganak le smooki naa iltunganak loonyok oleng. Ore enedukuya naa ore ormayai naa ekiwoshoki. Nejo gonga gonga. Ekiwoshoki ormayai. Ore peyie kiwoshoki ele mayai nikintakie ilo shoni lenye pookin, nikipikaki kuldo nyanya amu kejo naa ninye kachumbari nikipikaki enkiti pili pili, nikincho naa nkunaja? Nikincho inasa nilaaki impisai. Ore kundakulie naaji smooki, kajo naa naji nanu keiper kati kati tenkalem. Kedung ake tenkalem kati kati nikipikaki noo kachumbari atua nikipikaki enkiti pili pili, nikipikaki enkiti tomatoe souse basi ninya naa anaya. Amu kewuo, keidipa ateyiara naaekinya akeyie. Niaku kelelek okeng enkinasata enye amu nejia naa eikunakini enkinasata. Kake imeibungi taadoi ake too nkaik nejia amu idol ajo tenkoitoi egira amir niaku kelelek imbunga iwejitin shafui niaku kichokri enkaseri ashu enkiti palai nimbugie oltungani ninya